Mũthuri ũyũ rĩ, arabundithia atumia aya maũndũ marĩa maroneka matimoĩ na nĩ atumia agĩithĩramu. Nĩo arabundithia.

Hena mũirĩtu wĩ haha, na anyitĩte camera na mena anake aya maikarĩte haha. Maronania anake aya nĩ mbica icio marona ciĩhau camera -nĩ marĩ othe, nĩkĩo maikarĩte ũguo ũrona maikaire.

Kĩndũ gĩkĩ-rĩ, nĩkĩonekaga guitũ na tũhũthagĩra na ũhoro wa kũrĩma tũgaitĩrĩria irio ciĩ mũgũnda na tũkahe indo ta ng'ombe kana mbũri kana tũkanyua ta maĩ.

Ĩno nĩ ng'ombe na hena ndagĩtarĩ. Ndagĩtarĩ ũyũ-rĩ, aroneka ta ng'ombe arahe mbegũ, nĩgetha ĩgĩe na ihu ĩciare either ndegwa kana ĩciare kamori.

Haha ndĩrona hena andũ ikũmi, andũ aya manyitĩte karatathi. Karatathi gaka gacoretũo ũhoro wa ũrĩmi. Ndĩrona makĩbundithio ũhoro wa gũkũria irio nĩtondũ nĩ ũrĩmi.